Ortinwek chebo chepkondok anan bosiietab rabinik en emet nebo Kenya ko chang anyun mising. Ortinwek ko netai ko kiboisien eng ngalek ab ortinwek, rabinik che chang en emonikobendi ortinwek chebo komoswek che chang en emoni. Ortinwek alak ko koboto somanet anan education kingen kele lagok che chang en emoniko kigoporchige kogon free education kobun primary agoi sugulishek chebo barak. Igochin kora lagokbesendo nebo HELB ak tuguk chechang ko bo komonut mising niton amun toreti. Kora ko boisien serkalit en kogoitoet ab sipitalisiek ko kit nogere nebo komonut en ngalek ab chepkondok ko en lipanet ab sugul, koboisien chepkondok chuton serkalit en konyoisiet kobo komonut mising en atkai tugul.

Tukuk cheech cheimuche koyai kwonyik cheboto muswong'natet anan technology koboto kora kandoiset en emoni en betushiek chemi tai yon ko icheget kobo kamanut mising' imuche kora kong'ololji tibiik alak lakok alak koborchigei sobet koyait mung'aroshek koyat tukuk chechang' mising' ako yekakoyai chuton komuche konyorchigei chepkondok cheimuch kotoretengei en bandaptai koboto kora koyor kora makatyat nebo kila akotoretok lakokwak bo kamanut mising' ngonyor ng'omnotet anan nginet chepyosok akobo kamanutiyet nebo kebut en kalyet kora kinet akobo kamanutiyet nebo kenborchigei sobet kora kinet kora kamanutiyet nebo ketep komyee ak biik eng' kokwet ko niton ko tuun kotoreti en tai kora koyochei kinet akobo muswong'natetab kasari ole kipoishoitoi kompyutainik laptopishek akot simoishek chuton bo kasari amun en olekibendi en tai yon konome koboishe technology anan ng'alekab soet koyochei konai chitugul eng' atkaitugul

Sacco ne tot asom rabishek anan chepkondok ko sacco nekikuren imarisha Sacco anan ko Sacco nekikuren Kenya highlands Sacco chuto ko achome mising' amun tutin interest anan chepkondok chekelipani olon kiwekton chepkondochuton bo kamanut mising' en chito agetugul ngosomen yuto chepkondok amun toreti icheget komuch kowekta chepkondok tutin chekatesak kora komuchei biik konamin yutok chepkondok chebo kila arawa kobun kasishek chekayoei komuchei ko kayochi kampunit anan kora koyoche serikali komuche konamen rabishek yundo kobo kamanut mising' amun nyon imi yundo komuch inyoru chekiborei salary advance kotoretin mising' eng' bandaptai akinyoru chepkondok chemuch kotoretin eng' atkeitugul kobo komonut mising' nitoni ako chang' biik eng' oleabunu anan eng' kericho chekikoyat akauntishek en Sacco ii chuton amun kikotoret icheget en bandaptai konyorchigei icheget chepkondok anan rabishek che imuch kotoretengei kobo kamanut niton mising' en atkeituguk